Gini ka warango, en kar yudo thieth makare, thieth ma opogore opogore e ngimawa, thiethgo kaka mag tuoche, mag jojo ma oyudre e sida mag apaya, kata e masira mag apaya, warango' bende kanyo nyithindo matindo itero mondo oyud chanjo makonyogi e gengo tuoche mabiro e del apoya, kae bende mon konyre kata nyuole nyithindo mag gi matindo , kae kendo ka warango mos waneno ka en kuma ngima ng'enyne ng'ima mar kila ng'ato yudre